Kaidim atolimu ajo adolita iltunganak lotii atua olchamba naa yiolo kulo tunganak eneesita , egira ninche airemisho naa nkaik enye egira ninche aasishore, netii sii iloongira aitashe ,meeta ninche eneesita, nadolita irmaisurin tembata ninche neeku ina nagira aikunari tiatua eleshamba.

Iji ikunari temurua natii, ikiun empeku, tiatua ewueji neji nasari, nayiolo pekipik nasari nebulu ninche, nikipik enkare metaa kemanaa keeta ntokiting namanaa aisuaki enkare, pooki wueji. Petumoki kuna aitubulu atubulu. Nikiponu abukoki olchamba, nikintau irmutaroni petumoki enkare aitubulai kuna aitubulu, petumoki ninche aipang'u tiatua enkop.

Adolita entasat natii atua olchamba naa yiolo ele shamba lenye keuno irpaek netubulutua naa yiolo kulo paek lenyenak inosita entoki naji orkuto , nelotu ena tasat ibungita olchani lopikita neton abukbukoki atua, atua kulo paek eleshani loota pemitoki irkurt aitanyamal irpaek lenyenak.

Kaidim atolimu ajo etii orpayian otii embata olchamba lenye, etii atua ilo shamba lenye , naa yiolo ele shamba lenye , euno nkaitubulu kumok oleng netii sii irmutaroni naa yiolo kulo mutaroni ejingita enkare , egira enkare ajing atua kuna aitubulu enyenak .

Kaidim atolimu ajo adolita oltanki lenkare naa yiolo ele tanki lenkare eika teshumata, naa nkiek naitelekino naa yiolo ele tanki neeta orpipe olo aya enkare atua olchamba netii ele shamba mpuka , nebore mpuka kumok oleng naa ele tanki loishoru enkare meshomo atua kuna puka , neeku inatoki nanu adolita tiatua ene.

Enetipat amu kisho yiok impisai naa yiolo kuna pisai ekiasishore, naa yiolo tenikiasishore , nikishet inkajijik , nikintoki sii alaaki nkera aang sukuul , impisai esukuul , neeku enetipat enasiai amu kisho yiok mataas isiatin sapuk tormareita lang.

Kaidim atolimu ajo yiolo enatoki na enkamuera, na yiolo enakamuera kitayu oshi ninnye irmosor na ore irmosor lenye nenyae nitokini si amir na iyiolo oshi ena kamuera na kenyae oshi sinye nkirik

Keloito ndamunot ainei amu yiolo ore duo enardasi midim ataasa biashara miata iyiolo ake tenimiata enardasi mitoki biashara inono atum dupoto oleng nimitoki si apuo sokonini opaasha amu miata enardasi.

Yiolo ndamunot naapoito tene wueji naa adolita nkujit naiborrita, naa iyiolo kuna kujit mekire etii aitoki. Nadolita sii nkajijik oorkujit naamurare emodiei.

Yiolo indamunot ainei kagira adol ajo kelotu enaare kulo paek pookin lotii atua eleshamba niaku mitoki aetoki atii eleshamba amu kisapuk oleng enkare.

Yiolo irereni latoningo naa peyie emiri kulo shongooni pookin , yiolo ake pemiri netumi mpisai kumok , yiolo ake petumi impisai kumok nitokini ainyiangu irkulie , nitoki ainyiangu irkulie tenkumoki, petumokini, petumoki biashara atubula oleng.

Ee ataasa enasiai kake yiolo enasiai nemelelek oleng amu yiolo entoki naisho mataasa enasiai esumash ekitoni oshi mekiata ai toki nisho na yiok esumash mataas enasiai amu kelau nkera entoki nanya neaku ashomo aas enasiai na melelek taa.

Iyiolo nkiasin enye na peyie eduporeki kuna pisai onkautini, keshetieki sipitalini nitokini si ashetie sukulini nitokini si alakie ltunganak irmushaarani loloosisho tena county neaku keduporeki kuna pisai oleng.